Miten chamait notet ne kekuren UDA ne indochin kandoindetab emet, William Samoe Rutto, noton nekito indendet en kenyitab 2022 koboto kandoik alak che kiimuch kogiyonjin ak kole ongenamnge eun. Miten kora chamait notet nekekuren ODM ne ondochin nekonyitot Hon Raila Amollo Odinga ne noton anyun kotam kotoreti sigopit kochigil boisionikab sergali koker ngotkoteseta komie anan koker kole kayochi biik kasit nenyalunot en emonieb Kenya. Miten kora chamait nebo WIPER, noton kondochin kandoindet nekebore Kalonzo Musyoka netoreti kora emet sikochigil boisionik cheyoe sergali ak koger kole yoe tuguk che nyalunot. Ko chondok anyun ko chamaisiek che nootin kot mising ago chendoin kandoik che kikonayak kot mising en emonieb Kenya.

Kap kirwaak neoo eng emet ap kenya kokasee kirwagutik amun tam kopataitai kenyisheek mutuu kotam komiteei kandoiik konitok anyun taam ngeshindaan raila kowendii yutok ak kele pa imaniit chuu kele kakishindan anan llembech

Kiragasaak ak kopa inendeet wangari matahai ako paa ngaleek ap mineet ap ketik eng olimamii ketitk asikokur roptaa anan ko koristoo nekararan achamee indendeet amun kikon kee kotyen kee ngamnatete nyiin asikopiit kotaret emet ap kenyaa ak kochaamkak ak emet ap kenyaa kotien geee ngaleek ap kekol ketik

Boisionik chebo kondoindetab emet noton Doctor William Samoe Ruto kokoker kole mi komie emetab Kenya en boisionik cheu chebo konyoiset ii, ak kebaa koraa boisionik cheu chebo somanet ii ak teksoshekab ortinwek ii ak kebaa koraa ngalekab sipitalishek ii kokere kole yomotin kerichek ii sikobit konyorjigee konyoiset bikab kenya koma en kaimut aketugul, ak koraa boishetab kondoindetab emet ii ko kou koker kole miten kaliet emet asikobit kotestaa kasishek chenyolu keyochi bikab emetab Kenya, kochoton anyun koboishonik chechikili inendet kotoreti kee ak kondoik allak, ako inendet koyon mi tuyoshek koraa cheyookse en emotinuek cheter akobo bandab tai nebo emet komugul ii ko inendet newendi asikobit konamngee ak bichotet ak kotoret kee en boisionik cheterter ak elenyolundo kindochi emet en atkan tugul.

Sipitalitab Kenyatta konaat kot missing' amun woo inendet en emetab Kenya ako kibo keny inendet, ako inendet kokararan en boisionikab konyoiset, amun miten konyoiset yundet chebo daktariek anan chebo konyoik nekiimuch koyat sipitalinotet sikobit konet bik cheu nurses anan kobik okot cheenye bik sikobit kotestaa koet sipitalinotet nebo Kenyatta, koraa konaat kot missing' amun chang bik chebendi yotet sikonyorjigee konyoiset amun mwaat kot missing' kele kimen daktariek chemiyoto ako chikili bik en komie akoyoe kasit komaenkonyumnyumet agetugul anan komoen kongungunyet sikobit kotoret chiton nemaran komioni, konoton amune sikonaat kot en emetab Kenya sipitalinitet ako amun kandoinatenyin kokararan koraa.

Miten taonitab Nairobi KICC koitet keboisien yon mituguk anan yon mitetutik cheketete maran kondoindo anan koyon maran komoche kobarasta kondoindet kit netesetaa en emetab Kenya, koraa maran koyon komi chi ingele neu Matiangi negomoche komwaa kole tun obeljinigee ngecheretab kandoinatet en kenyitab elipushek oeng ak tiptem ak tisab konyone yutet sikobit komwaa tuguk chemoche tun koyochi bikab emet ii en kenyinotet yetun kokilewen, koniton anyun koyoi bik sikobit kokas ngalekab kondoindet agetugul, anan ko ingemwaa ot koraa kou kondoindetab Wiper Kalonzo Musyoka komaran miten tetutik akinee chekomoche komwaa, konyone yutet sikobit komwochi bikab emet kole inoni kobokomonut inoni komobokomonut kokineu akichek kondoik alak yon komoche komwaa ngolion komwochi bikab emet.

Koitet ii kotindo kondoik chekikilewen kobun constituencies cheterter en emoni eb Kenya sikobit kondoji bikwak anan korepresenden icheket en boisionik chebo atkan tugul kou yon maran kimoche chobetab ortinwek ii anan kongalekab rabishek chebo somanet, koraa kobuchutet kikilewen en koitet ii ko icheket kochobe ngatutik ak kosirto kobois, ako chikili koraa kandoinatetab kondoindetab emet ii, ministaekchik ii ak toretos ak bik alak chetoretishe en sirkali kobokomonut koitet amun kor kochobe ngatutik ii sikobit keboishen en atkaitugul yon tesetaa boisionik.

Bokomonut amun bik chemoimuche kwal kerichek chekikoren tugaa kokor kokokoitchi icheket kerichek chekotoret sirkali sikobit kokor kokor chitugul tukchik ii, sikobit kotestaa okot kosich cheko anan komiachekitun kiakichik sikosiken borotet, niton anyun kobo komonut en kokwotinwek amun kor kotoreti tugaa sikor kotililekitun akomuch okot kotoret temik sikor konyorjigee chepkondok anan konyorjigee tuguk cheu cheko kor yon kaketab icheket ii anan yon kokikor sikostokee makarkarek cheimuche koime tugaa, ko kokoretab tugaa anyun kobokomonut anan kokoretab kiakik chekiboe kobo komonut en kimugulmet sikor komonyorjigee asenet amun yon mokikor teta koimuch kor komotililit komie ak komuch konam mionuokik ii chekor komuche koityi asenet temindet nekor komotokonyorjigee keljin en kiakikyik

Toreti sikobit komana polio lagok chetokomengech qmun yon mokibutchi lagok kerichek choton chetere polio kolakwet koetu komokim bortanyin anan koimuch koyet lakwet omokimen keliek koimuch komowendot, ko ingechanjen lakwet ii kotoreti nitet sikobit korib mionuokik alak cheimuche kochut kotiengee amun tokomingin inendet, niton koraa kokor kotoreti lakwet yon maran ingoit tingoek ii komosib konome tingoek anan komowesoni tingoek, koraa komonutionitet ii kosikoyai lakwet koyet komotindo shida aketugul en bortanyin amun mi cheingoyechekitu kotindo kewelutik en bortanywan neimuch komowendote lakwet amun mokimen keliek ii kotiengee mara okot kanam mionuokik cheu okot chebo marasmus maran kotiengee koraa ingap mokirip komie anan mokirikchi okot en kerichek chetokotoreti yon mingin lakwet.

Ochome notet nekikuren Patrick Ole Ntutu ok notet nekikuren Johana Ngeno Ngong Patrick Ole Ntutu ko governor nebo Narok county inendet ochome amun kinamngee ak MP nenyonet nebo Emurrua Dikirr netoretikee twan en boisionik kou en tesoshekab classishek ii anan sugulishek ii ok en chobetab ortinwek ak en roptaetab bursarishek chebo sugul, ochome koraa Johana Ngeno Ngong inendet kotoretech en tesoshekab sugul ii, roptaetab rabishekab sugul ii, ak tesoshekab sugul koraa ak sipitalishek ak ingebaa koraa kekere kotoretech en ngalekab oratinwek amun chebe oratinwek ok yon miten tuguk chekabit cheu borioshek ii kotoretech koraa kou yon maran kabar asikarik kimakosa anan kokamokotindo lelut bik ii koinendet konyokotepsen amune sikai kebar bik komotindo lelut.

Yon boe choto injirenik en kaa koyoche konai kole nee ak nee tuguk cheyoche kobaen injirenik ana arekab injirenik sikoechekitun tuguchoton kokou maran kayo inkwek anan ko tuguk cheu okot maainik kouoe sibokindeji elemenye injirenik, ak koraa tuguchotet kokor kotoreti ingoam injirenik ak keturji koraa banyek chemaran kongetunoik ak keseken komengekitun sikokimekitun icheket ak koyai kosipkouechelitun icheket komaa en koindo konito kokor kotoreti arekab injirenik koechekitun en haraka ak kosib kwalda temindet sikosich keljin anan kosikobit koron yon komoche si kwam bendo inendet ii kokokoet kor konyorjigee bendab injiriot.

Korok netai koyochei kenai kele bechu koboishen kimugulmet koyee anan koyoishen amu beek chenyolu koboishe kimugulmet komanyolun kotentenjin tukuk che mara muren kou ngemwa kou taonishek kot komur taon koyuntoi murindo tugul mpaka olemi beek kot kobeechoton koboishen kimugulmet konyolu keter yotet asimo tendenji tukuchoto keker yotet akoik ketech wall ab koik sikobit koter beek chesomis cheibei murindo anan kora kinet biik konai kole nyolu kotindoi agetugul tankinyi eng' kaa singorobon kotochei beek chekeboishe kosir kwo chito akorom beek eng' silanga chemara kotendenjin beek chemakingen kele bunu ano amun muuch koloi tiondo ne mara kokame akokotindoi miondo Ako kakonyor konyikochut oinet tionyoto kokorkanyi konyikoromei biik bechotet komaingen kole toss ne kit nemi orit koyoe komyonsi bichotet

Ee onyoru amun miten sipitalit nenekit en kaa netam kebendi yon maran kekas lalet anan kekas metit kwamin ii anan oot yon maran kochut tingoek kosipitalinito kotam kotoretech amun nekit moibe saishek chechang iit yotet, anan koraa yon maran ketinye moet en keldangung koimuch iwe yotet sibakobit kondeun kerichek chesip kosobe moet, koraa kotoreti en chepyosok amun ake koimuch komomuche kwo elelo koyoton kotam kobendi chenyikisen alan kochetomono sikobit kocheken otebet kineu lakwet amun yoche kochikil sait aketugul notet anyun kobokomonut amun nekit en kaa ako kor komemokchinikee chepkondok chebune iit sipitali kobokomonut notet amun kitoretech kondoik kotekwech noton.

Taonishek cheechen chemiten en Kenya ko kou Nairobi, Nairobi ko capital city nebo Kenya nenaat kot missing' kotindo sugulishekab barak, ako tindo sipitalishek cheechen ii, akotindo elerupe indekeishek ii, akotindo koraa secondarishek chebendi lagok, koraa komiten taonit neo nebo mombasa nenaat kot missing' kokikole bik bendi bo kobir beek amun yundet komiten barit nekeibune tuguk kobun bitonin, ingebaa koraa komiten toanit neo nebo Nakuru nenaat kot missing' en ngalekab maran baetab kiakik, koraa komiten taonit neo nebo Eldoret nekikonaak koraa kele taoninotet koyobu ruoik chebo emoni eb Kenya chekikoib mintilok cheterter en emotinuekab bitonin, koraa komiten taonit neo nebo Kisumu nenaat koraa kokorikchikee ak Lake Victoria nekor kotoreti mengikab Kenya sikobit konome injirenik ak nyokwoldo.

Yon maran kawalak tuguk chekokoboiboenji kou ingele kokotes cheko en teta ak koron inobore akei komokokonon chotet chukookee en netaa koyoon noton aimak kot missing' ak ole tos kaam nee tanyi sikobosok raa cheko makerker ok chukobo omut konondo anyun kokor koyon aimak amun kor oteben kee ole ngwan tos kamian tanyi anan mayam omitwogik sikobit anai ole osorundoi ono tanyi, koraa kit neyoon komabaibaitu o maran kokabaibaitu koyon maran kokosich rabinik ak akonor kokoron obore aswaa yekokonde komokomiten ako nekotomo onemu kokor oimoksei ok ole kotos ngoo nekonyokocher rabinichutet kokomomiten anan kotos kwonde ono elemanai koyon aimak koraa notet .

Omitwogik cheuen en kiagik ii koyoe icheket koyai kokaken komalukuik kou ingemwaa kou yon kokisekenji miwek teta kokor kobenge konyei inendet kotor kolukuak, ko ingemwaa tuguk chechulotin kou chumbik ii chemaran kor kamel kochulokse anan kemwaa kou bushek kor kakitestaa morik ok chumbik ii koroisi en icheket lukuet amun mou kot missing' konotet anyun terjinet netindo Omitwogik cheuen ak chechulotin.

Kit nekomil bik yekon kitokemiten en muchango chekobo lakwetab sugul ii koyen kongonget boyot nebo kenyishek tamanini ok kole omoche akanee awek sugul yekoyach kotoketepsen inendet kelenji kalian sikai ibwat akobo ngalekab sugul amun kiker inendet kokiletab kee nebo lakwanitet nekisereti koinywan kot missing' lakini kigilkee kot kosulda kojoinden sugulitab barak nebo Nairobi kokit nekibaibait boyondonito kokile omoche okilkee aganee asoman owo Nairobi ako inendet kokakoyosit kot missing' nekibakach ok roriot nekio kot missing'